Ici, nĩ matunda makũraga gwitũ mũciĩ, na gwitũ tũmetaga nathi, nathi rĩrĩa ndamĩona, kĩrĩa kĩroka mecira-inĩ makwa, mbere ndĩramba gũkena nĩ tondũ nĩndĩraririkana hĩndĩ ĩrĩa twĩ mũgũnda tũkĩruta wĩra, na tũgakorwo nĩtũnogeire kuo, tũkahũtĩra kuo, na tondũ nathi ikoragwo igĩkoũra o harĩa hothe cirĩkũra mũgũnda-inĩ rĩ, ona ti ithũĩ kũhanda rĩ, nĩũkoraga hĩndĩ ĩyo nĩtũrathi tũgacitua, tũkonũra, tũkarĩa, ũkaigua ũkĩgĩa na hinya wa gũthiĩ nambere na kũruta wĩra ũcio ũkũrutaga, ũguo, nathi nĩ kĩndũ kĩega mũno makĩria, na nĩtwendete mũno, ithũĩ rúrĩrĩ rwitũ, rwa ũgĩkũyũ, na ũndũ ũyũ, nĩ mwega mũno.

Ũrĩmi nĩ waagĩrĩire mũno harĩ ũtonga wa bũrũri witũ wa Kenya. Nĩ gũkorwo hĩndĩ ĩrĩa twakorwo tũkĩrĩma tũkarĩma indo ta kahũa, tũkarĩma indo ta waru, no mũno mũno nĩ macani na mahũa. Icio nĩcio tũtuĩkaga a kwendia mabũrũri ma na nja na ithuĩ tũkona na mbeca na. <inaudible> Ũguo hĩndĩ ĩrĩa twatuĩka a kwendia indo ici twĩ ta bũrũri wa Kenya nĩ tũtuĩkaga a kũgĩa mbeca nyingĩ mũno, na twagĩa mbeca icio cigatũteithĩrĩria na maũndũ marĩa maingĩ marabatarania gũkũ gwitũ. Na ũndũ ũcio ũgatuĩka nĩ ũrateithĩrĩria mũno. Ũguo maũndũ maitũ no marĩkoragwo magĩthiĩ na mbere, na gũtirĩ ũndũ ũngĩtuĩka wa kũhĩngĩcana atĩ tondũ bũrũri ndũrĩ na mbeca cia kũigana.